Tijni oselokore bang' kinde e aluorawa ni mar joma pidho gwen osemi puonj kaka ginyalo pidho gwen maber. Mokuongo sama otogi, to ichanjogi mondo kik tuo makgi. Bang' jumbe ariyo kendo ichanjogi kaeto iketogi kama liet makoyo ok nyal chamogi ka omoknegi taya kata oketnegi ler gi liet kata jiko mondo kik ko

Tijni oselokore bang' kinde e aluora wa ni mar ji osepuonjore kaka ginyalo pidho gwen mang'eny. Sama oto nyithi gwen to iketo gi kama liet mondo koyo ki chamgi kata imoko mach e ot kuma gintie mondo giwinj liet. Odiochieng' ma oto gi imiyo gi yath mondo kik gi gam tuo. Kata bende imiyo gi chiemo ma owinjore kodgi mondo.

Gini irito mondo kik kethre. Nimar sama ogole e puodho to ikete kuma opedhi opedhi mondo otuo maber. Kata inyalo pone ka pok ochiek molokore rakwaru nimar ma oselokore makwar yot mondo okethre sama itere mondo okete mondo otuo. Kata ikete kuma liet onge manyalo miyo chiek ne bed.

Gik makelo mor ma aneno kae en ni gin gik ma owuok e puodho kuma opur gi tiende ni ok ong'iew gi. Wan koda alot ma japur nyalo ng'wedo e puothe owuon ka achiel gi olemo mar avacado koda nyanya bende ma japur nyalo yudo e puothe. Ma koseng'wedo nyanya gi kitungu obedo mayot mar tedo chiemo mapiyo piyo.

Gik makelo mor kar kae en ni japur opidho dania mare epuothe eyi eyi dalane owuon. Kendo onyalo ng'wede sama odwaro tedo kode. Kata ka obedo mang'eny to onyalo pudhe mondo otere echiro ouse mondo onwang' omenda ma onyalo tiyo kode. Mondo gi dong maber dwaro nyaka oholnegi pii mondo kik gi two. Bende ogolnegi

Tijni itimo e aluorawa e puothe wa ma wan go madongo. Puro kod tinga yot mokalo kendo opuro mapiyo moloyo pur mar dhiang' kata our gi lwedo. Okaw seche matin to kendo puodho bende opuro maber. Mondo ipur puodho maduong', dwaro ni nyaka ikuong ibet yiende modongo e puodho kata igol osike manitiere e puodho.

Gik makelo mor ka aneno pichani to nyisa ni ma kar pith ma nyasani ma idendo gi dho ngere ni greenhouse. E yie ka yamo ber. Ok en yamo maliet kata mang'ich ahinya. Kendo gik ma opidhe yie dongo maber kendo otwe negi pi e tiendgi koro giyudo pi moromo gi kendo gidongo mapiyo.

Chiemoni iluongo ni rabuon. Inyalo lose eyore ma opogore opogore. Kuongo ka igole epuodho to ibiro luoke mondi mondo ogol loo mane eng'eye. Ibiro yiedho pote kata ng'eye kaeto ipoge moromo e kaeto ikete e agulu mar chweko. To iolone pii matin kaeto imede chumbi bende matin bang'e to iweye

Gini iluongo ni apoyo. En achiel kuom olembe ma ji ohero ahinya. Iloso kode math mamit kata ka isepoko ng'eye to inyalo chame kamano. Inyalo ti kode kaka yath kendo iwacho ni onyalo kata othiedho tuoche mag ich kaka ulcer gi dho ngere. Okaw ndalo matin.

Mae en puodho mar oduma. Itime e aluora wa e yore ma opogore. Sama ji dwaro chako pur to kuongo ji puro puodho. Bang' puro puodho to ji yoro puodho mondo buya otuo maber. Bang'e irito mondo koth ochwe matin kaeto iketo kodhi e low mondo odongi. Ibiro doye ka buya osechako dongo mondo kik buya lar kode chiemo mone.

Gik makelo mor ma aneno kae en ni ma en puodho ma opur kata opidhe alot. Opidhe a laini maber ma ywayo wang'. Kendo japur tiyo matek mondo gidong maber kagi olone pi kaka owinjore ka achiel gi ketone yath mondo kik kudgi donje alot mondo kethe. Ka ose ikore to japur.

Gige tich ma ng'ato nyalo dwaro e tijni en kweru kata jembe. Ng'enyne ji ohero tiyo kode sama gipuro kaka doyo puodho kata kunyo bugni ka idwaro pidh alot. Jembe ikunyu kodo bugo malach ma oromo bang'e to iketo alot e bugo no kaeto itiyo kode e duoko lo e bugo.

Gima timore kae en ni ikayo rabuon waru e puodho. Kendo ose kaye kata kunye mang'eny. Bang' ka osekunye to ipange e gundni matindo kata jwala matindo. Bang' ka osepange to inyalo kata itere e chiro mondo ouse bang' ka osepim ratil mare. Ng'enyne ji ohero tiyo kode kaka tedo chipsi.

Kaka anyalo puonjo ng'ato timo tijni en mokuongo abiro nyise mondo olos kamoro kata opa kamoro maler bang'e to o ole low gi manyiwa madwarore. Kosetimo mano to obiro ole pi mondo obed mang'ich kaeto obiro kaw kodhi to opidhe. Bang' pitho to obiro bedo ka o holo pi mondo gidongi maber.

Ka aneno gini, to gima biro e pacha en kaka iholo pi ne e puodho. Gima itiyo godo ni en masin manya sani kata ma nya lony. Otiyo kod teko mar sitima kendo o holo pi maber kata mang'eny e puodho. Bende inyalo ti kode e yor kwoyo yath e puodho ma otiyo maber ma onge kamoro amora madong' ka ok o ol.

Ka anono tijni to aneno ka mae en puodho maduong' ma opidhe rabolo maber. Kendo ochan gi maber. Ma nyiso ni ma pur ma ber ma itimo godo ohala. Tiende ni rabolo ma oyud kae githoro tegno weng'e achiel kendo chiwo yot mar chopo kod gi e chiro ka ging'eny. Rabolo ma.

Gik makelo mor ma aneno en ni japur mor gi keyo maber mar olemo ma opidho e puothe owuon. Ma nyiso ni koro ok oti kod omenda ne ka ong'iew godo olemo ni. Kendo bende onyalo uso olembe go ma oyud godo pesa mang'eny. To kendo e puothe ka waneno gik ma opidhi.

Gima timore kae en ni gweno ni otoyo nyithindo. Kendo giwuok nyithindo mang'eny. Gweno umo nyithinde mondo kik giwinj koyo. Nimar mano e yo ma gweno umo godo nyithinde kata onyalo umo gi kamano kogeng'o ne gi monj manyalo wuok kuom le mamoko. Gweno thoro bedo.

Chiemo ni anyalo lose e yo mapiyo. Mokuongo abiro kawo ring'o ma iuso to abiro ang'ado matindo kata mowinjore gi ng'ato chamo. Abiro kawo mo to aketo e sufria. Bang'e to aketo kitungo machiegi koka aholo nyanya e yie to aketo apilo bende e yie. Ka gisechiek maber to abiro kawo lemo mag gweno to aketo e yie

Gigo makelo mor ma aneno en ni japur ni kod gwen to gwen go bende nyuolo tong' ma japur nyalo dhiyo ma usi. Kendo ka warango pichani to aneno gweno ma thuon ka ochung' machiegni gi kuma gweno ma si dwaro toke. Obiro chung' machiegni kanyo ma nyaka gweno toki eka owuok kanyo endo. E bathe kanyo bende waneno dhiang' kachiemo.

Ka aneno pichani to nyisa ni ma en kuma ikane chiemo mag dhok. Chiemo ni ka oselose ma otweye maber, to ipange e buo odni mondo kik okethre. Kendo pichani temo nyiso wa ni ma en duka ma iuse chiemo mag dhok koda rombe kata diek. Thoro ni iuse ndalo ma.

Ka aneno gini ma en thuon gweno, kendo opidhe. Kama ipidhe ochiel maber ma ok onyal wuok oko. Kendo ng'ama pidho gwen nyaka bed kod gweno mathuon ni mar gikonyo e nyuolo tong' kata gikonyo e nyuolo nyithi gwen mamoko gi gweno ma si. Mondo irite maber dwaro ni imiye.

Gima timore kae en ni ma en puodho kuma opidhe nyanya. Kendo otimo maber ahinya. Kendo koro sagi mar golo nyanya e puodho oseromo. Wuon puodho nyalo ng'wedo ne pono ne jo uso kata ginyalo pono magitiyo godo e ot. Pur ni dwaro kinda. Kendo dwaro mondo igoyo yath ne nyanya mondo kik.

Ka aneno gini to nyisa ni mae en kar pith mar dhok maduong'. Kendo opidhe dhok mang'eny. Kendo orit gi maber ka luwore gi kaka gidongo. Ekar pith ni oduong' ahinya kendo japith ng'iyo ka dhok te nitiere. Magi gin dhok mag mi uso kendo ma inyiedho bende mondo.

Chiemo ni anyalo lose e yo mapiyo ka atiyo kod kod mawembe ma ochiek, rabolo mochiek, gi olembe mamoko. Abiro lwoko gi maler kaeto apogo gi matindo tindo kaeto akete e masin marege ma obed mayom kabisa. Ka osebedo to abiro ole achiel kuom okombe mag math.

Gima timore kae en ni ya. Ma en puodho. Kendo idoye gi masin. Ma en masin mar doyo kendo idoyo kode ka bende o olo lo e tiend cham. Ng'ama tiyo kode nyaka bed ng'ama olony e tiyo kode. Otiyo kode ka ong'iyo kaka masin tiyo mondo kik oketh cham. Ma en yo mar doyo mapiyo piyo moloyo dhiang'.

Ka aneno gini to gima biro e pacha en ni en masin ma isuso godo oduma. Japur biro kaw oduma to ohoketo e masin kanyo kaeto oyawo masin nikech otiyo gi teko mar sitima. To obiro rego oduma ka opogo gi mar oguslu biro lwar oko to oduma bende olore kabathe. Ma en masin makonyo e kwonde ma.

Ka aneno gini, gima biro e pacha en ni ma en gweng' kata dala ng'ato. Kendo gipidho dhok mang'eny. Kendo koro ging'iyo gi kuma otwe gie. Kendo nyithind gi mor mar neno dhok. Pur kata ohala mar dhok nigi yuto mamalo kendo dwarore ni irito chiaye maber mondo kik gigam tuo kata imiyo gi chiemo maber ma oromo gi.

Gima ni gima omiyo ahero tijni en nimar rito gi yot nikech oket gi kamoro achiel. Kendo ng'eny gi chiemo kamoro achiel. To ber gi en niya, gitoko mang'eny kendo bende gitoyo nyithind gi mang'eny mang'eny bende. Mamiyo ahero gi kendo ni tuoche mang'eny ok thor mako gi kaka mako gwen. Gin gihero bende kuma pi nitiere ma.

Ka anono tijni to nyisa ni ma en kambi maduong'. Kendo ji mang'eny ondiki kar kanyo. Kendo aneno ka giluoko olembe ma ji thoro tedogodo chiemo mondo omed dhadho e chiemo. Kagiseluoko gi gipango gi maber kaeto itero gi e chirni. Kata bende nitie moko ma itero e pinje ma oko mondo o usi oko.

Gima timore kae en ni ma e en puodho ma opidhe gigo ma itedo godo chiemo mondo omed dhadho mamit. Kendo ipono gi gisetegno ka ipango gi maber e ndope madongo ma owinjore. Bang' ka osepon gi to itero gi kuma iluoko gi e maber kaeto ipango gi e gigo ma i uso gi godo kata itero gi e chiro.

Gigo makelo mor ka aneno pichani en olembe ma opon ko a e puodho kendo pod gin gi rangi maber. Kendo ja uso opango gi e ndope maber mag uso. Olembe gi ji ohero gi kata ji ohero tedo kod gi mondo giket chiemo mamit kata medo dhadho e chiemo. Kata.

Tijni ni kod nengo e aluora wa nikech ji mang'eny thoro dhi e chiro mondo ong'iew gigo magitedo godop. Kendo kagichopo e chiro to ja uso pimo negi chiemo kata kitungu ma pod ber ma o a e puodho. Kitungu en achiel kuom gigo ma itedo godo chiemo mondo obed mamit kata obed gi suya.

Gima biro e paro ka aneno gini to nyisa ni ma en dero maduong' mar piny. Kae e kuma ka osegol cham kata oseng'iew cham kuom jopur to ikanogie mondo kik gikethre. Kata ikanogie ka irito kodgi horo kata kech manyalo yudo oganda mag jopiny. Ka kikelo oduma to.

Weche duto man kod nengo kae en ni mae en kar uso chiemo maduong' kata gik mamoko. Kendo otwe gi kata oum gi maber gi jwelni maber kaeto oket gi kuma ng'ich mondo kik gikethre kata gichiegi mapiyo mokalo kaka gisechiek. Ka idwaro alote kata gik ma itedo godo kata olembe to ibiro yudo ka oket nengo gi.

Gik makelo mor ma aneno kae en ni magi gin diek ma ipidho. Ipidho gi mondo kagibedo madongo to japur kata japith nyalo uso. Diek gin chiaye maber ma onego ng'ato bedo godo e dala. Chiemo ma ochamo bende ok ng'eny ahinya' Kendo bende diek thoro nyuolore mapiyo piyo mopogore gi chiaye kata le mamoko. Ng'enyne tuo ok juke.

Chemo ni anyalo chame e yo ma opogore opogore. Anyalo kaw apoyo to aluoko ng'eye mondi. Bang' ka aseluoko ng'eye to abiro kaw ayweye godo pi ma en go maber. Abiro poko ng'eye oko kaeto agolo kodhi mare bende. Ka asetimo kamano to abiro ng'ade maromo joma nitiere e ot kanyo kaeto gichame. Kata anyalo loso kode math mamit ka akete e masin

Gima miyo ok ahero gini en nimar ok ng'enyne ok orito ler mar gi. Machielo en nimar ok ji mang'eny ohere ka luwore kod yo kaka odwanyore. To gimamiyo ahere bende en ni ringe iuso e kuonde uso madongo kendo ipime matin nikech ji ohero ringe. En chiemo mamit ahinya kata mo ma ochwero sama.

Ber ma anyalo yudo kuom timo tijni en nimar anyalo yudo omenda ma nyalo ng'iew godo yath ma igoyo ne godo mondo kik kudni cham oboke mare. Ber machielo en ni nyaka japur bed machiegni kode eka onyalo yudo gimoro. Pur ni itime gi joma nigi puothe madongo. Kendo sama oseikore to jogo matiyo kode biro to ome kendo tere e kambi. Ma en tich maber ahinya.

Tijni ni kod nengo e aluora wa nikech jopur osepuonji kaka ipuro. Kendo kembni ma kaw tiang' kata maloso sukari bende konyo japur koda kodhi magipidho e puodho. Gichiwo mboleya ma iketo ne niang'. Bende sama oseiokore to gin kod tinga matere e masin. Kendo bang' ka oseng'ade to japur ok deki kapok oyudo omenda mare. Ma emamiyo tijni bedo gi.